Tijni, tich mar lupo en tich ma kangáto tiyo to nitie gik monego obed go. Gima okwongo nyaka ibedgi ngéyo koka, nyaka ibed gi ngáma ongéyo riembo yie kata ngáma ongé goyo abal ei pi. Ma ka opo gimoro nyalo timore sama idhi lupo cha, to koro inya goyo abal kata, inya goyo abal kata inya riembo yiei no midhi kuma ber. Ngéyo machielo ma ngáto nyaka obedgo, nyaka ngáto obed, ongé sama lupo ber, sama rech ngény e nam. Koro sama ngáto odhi lupo, ka in ngáma lupo e nam, to ingé ni sama kama apaka ngény, lupo ok ber. Koro ok idhi lupo, kata iwacho ni seche moko seche makamae godhiambi rech ngény ga kuonde ma kamae. Koro mago e ngéyo ma ngáto onego obed go. To gige tich ma ngáto onego ti go, inyalo tiyo gi olou, olou inyalo nyiewo, kata inyalo tiyo gi olou ma nyasani, kata machon. Inya tiyo kata gi net. Inya kawo net moramora, ti dhi go e name tilupo go. Nitie nede mopogore opogore ma tinde ji lupo go, mobiro manyien mano ne inya dhi go e nam to lupo go. Sama idhi lupo e nam, to ber ka irwako gige kony, gik manya miyo ifuyo e, e wi pi ka po inimo.

Tich tich mek puodho, pidho olemo kata gige puodho alode, kata nyanya e alworawa itimo e yore ma opogore opogore. Achiel kuom yo ma itimego en ni sama ipitho to nyaka ine ni kuma ipithe ni en kuma ber. Kuma onge gi gik mangény ma biro chandi. Gik moko kaka lee maketho cham, mondo kik lee thagi tidhi chielo puodho no. Puodho mi pithe no ichiele maber. Puodho ni be kisepidhe nyanya, nyanya ni no maber, to irite maber, kidoye samoro amora ma buya owuok. Wach machielo mi nyalo timo bende en ilimo puothi ni pile ka pile, kigolo gik ma nyalo ketho puodho. Igolo gi tiwito gi. Pi bende, cham aina gi, cham kaka nyanya dwaro pi, koro ka po chieng' owuok makech, to idhi ikawo pigi moro tigoyo ne gi. Kata ka en pi mi tuomo ti olo, ituomo ti olo ne gi. To ka en pi ma itingó kata ka iketo e tangi ni moro e puodho kanyo mi go negi go pi gi machine ti timo kamano mondo chamni obed maber. Koro chamni be koseti, ka en nyanya, to nyanya dhi dwaro ni imiye gimoro ma konye chung' mondo kik onind e lowo. Koro inyalo chwoyo ne gi kete, kete mondo kik gigore e lowo gikethore to gichung' maber koka gidhi chiek maber.

Chal mar kor lwasi kawuono nenore edier otieno, koth moro mathis dhi ndeng' matin, kaluore gi chieng' mano rieny godichieng' chieng moro mayong makelo koth magotieno gi auka ma oukore. Nenoreni edier otieno kawuono ekor otieno koth moro dhi chwe tokodhi bedo koth matek, koth moro mayot yot dhi chwe kendo mana kaka chal mar lwasi chalo ,sani to oling' mos, gik moko oling' mos onge auka moramora piny oling' kendo boche omore ne koth madhi chwe ekor otieno no.

Pek obiro mangeny kaluore gi gik matinde obiro manyien, puonjo nyithindo e yor mbui kendo jopuonj winjo matek nikech niyalo yudo ni jopuonj manitie sani moko neok osomo weche mag mbui e kidienje mane gisome kendo sani kaka koro ikelo negi mondo gipuonj nyithindo e yorno oyudo ka en gima tek kabisa nikech en owuon okia tiyo gi gige mbui go e yo makare. Wach machielo bende iyudo ni skunde moko onge stima, skunde ma moko onge mach moko minyal tii go mondo gige mbui gik kaka kompyuta gi laptop otii kendo ma en chandruok machielo koro onge kaka kuma inyalo puonje nyithindi gi ka ok itiyo gi gigi eyo makare. Mano wach machielo, wach mar ariyo, nyithindi moko tijgi tek kendo nyithindo moko ngeyo gi tek, ginya kao gino to gikethe, ginya kao gino to gitimo go gigo maok owinjore kendo ma kelo tich matek ne jopuonj. Koro magi e gin, gin gik mamoko makelo, mamiyo jopuonj yudo matek mar puonjo nyithindo gi gige mbui gi kendo gima onego ,ma onego opuoj jopuonje kaka itiyo gi gige mbui, nyithindo gi be onego owuo go e yoo makare

Ka ja jatelo moro oketo ni puko yugi kata taka e kuma ok ber to okang madhi kao en mokuongo an anyis jogi ni taka taka gin gi tuo lilo, taka taka kochokre kumoro to gikelo tuo, mano gima okuongo. Tuo kosebiro to tuono nyalo miyo ng'ato wito ngimane, tuo no be nyao landore ne jii mangeny. Koro yugi, koket kuma jii rome, kata kuma jii ngenye jii odake to ok ogima br nikech taka kelo tuo mangeny kendol nya miyo ngato kakata wito ngimane .Taka gi bende oken gima ler, koket gi kanyo to gibedo ,kanyo neno marach, neno motar maok ber, koro yugi onego ikao, ichoko gi kumoro achiel titero gi kuma ipuke yugi mondo kanyo ema koro kata kiketho gi kata ki ilosogi malos kodgi kata gik moko kaka mbolea to bedo makare. Koro bolo yugi kuma jii nitie oken gima er to okang onego okao mar choko yugi gi to ter kuma owinjore kuma ginya konyo e tich machielo